Ũndũ ũyũ nĩũcenjetie mũno gĩcigo-inĩ gitũ na mahinda nĩgũkorwo mũrĩmi nĩarathiĩ akarĩma na nyũmba ici cia greenhouse iria cikoragwo ciakĩtwo na maratathi, kũrĩa nĩũrakora mũrĩmi wa kĩrĩu nĩararĩma nyanya, akarĩma dania, akarĩma hoho, kana matunda marĩa mothe marĩmagĩrwo greenhouse-inĩ, nĩgũkorwo ũkĩrĩma na greenhouse ĩno nĩ ĩpreservaga rĩera rĩrĩa rĩgũtũma mũmera ũcio ũrĩme ũkũre wega, na ũkũre wĩna ũgima mwega. Ũrĩmi ũyũ nĩũcenjetie kuma tene nĩgũkorwo tene gũtiarĩ na greenhouse ici, andũ marĩmaga makaigĩrĩra maĩ igũrũ, makaigĩrĩra maratathi, makaigĩrĩra, makaigĩrĩra naironi, tondũ tene gwaka greenhouse ici ciarĩ na goro mũno, no rĩu thikũ ici nĩũrathiĩ ũgakora mũndũ nĩaramĩaka.

Maũndũ marĩa marangenia haha, nĩ maingĩ mũno kũona atĩ nĩ ndĩrona mũndũ akĩgetha na aragetha na macini ĩrĩa ĩhũthĩkaga kũgetha irĩo na nĩ ũthĩa ũgakora macini ĩyo nĩ ĩragetha na ihenya mũno ũgakora nginya arũtĩ a wĩra nĩ manyiha na ndũgũbatara mbeca nyingĩ kũgetha noũkũgetha na ihenya mũno, ũndũ ũyũ nĩ ũhĩthĩkaga kĩrĩũ nĩ ũthĩaga ũgakora mũndũ ena mũgũnda mũnene ena ĩka ta ikũmĩ ĩka ta twendi ahandĩte ta mĩciri, akahanda ta mboco, akahanda ta ngano, na nĩ arenda kũmĩgetha rĩũ nĩ ũthĩaga ũgakora nĩ etha macini ĩrĩa ĩkũgetha na ĩ karĩma na ĩkeja marĩma na ĩka rĩngĩ nĩ ũthĩaga ũgakora nĩ ĩrahanda tondũ gwĩka ũguo nĩkũhũthagĩa mũno wandĩki wa andũ a wĩra wĩna na macini ĩno no mũndũ ũmwe tũ ũrabatara wagũtwarĩthia na ũcio ũngĩ wa kũmĩ guide.

Niĩ no ndarĩrie karũgano karĩa ndaneka ũndũ ũyũ gũitũ mũciĩ, nĩ tondũ ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno kĩndũ kĩa mbere ũndũ ũyũ tĩ mũrũ ũndũ ũyũy wĩkagwo ngĩnya kũrĩa andũ matarĩ na migũnda ya kũrĩma, ũgakora nĩ metha gĩkotoni, kana nĩ metha kĩmũtũngĩ matĩnĩa ũgũo kana ĩkũnĩa mekĩra tĩrĩ maihũria kana kĩratathi magagĩbanga wega ũgũo magetha thũmũ mwega wĩna mũnorũ thũmũ mũnorũ wa kũhanda mboco kana kĩrĩa gĩothe ũngĩhanda wathi waiga handũ ũkaiga handũ hatarĩ na we no tũmaĩ ũrĩitagĩrĩria ũgũo, na ũkahanda nyenĩ ciakũ irĩa ũtĩtũaga handũ ha gũthiĩ kũgũra ndũkainĩ o korwo ũraĩkara nyũmba inĩ cia gũkombora no wĩige haĩ nja ũkĩũma ũgaĩtĩrĩria tũmaĩ na ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno ndirona ũrũ wa ũndũ ũyũ ona hanini

Ĩĩ niĩ no ndarĩrie karũgano karĩa nyendete gĩtũmi kĩa ũndũ ũyũ, nĩtondũ nĩndĩ ndeka ũndũ ũyũ. Tene tene mũno niĩ nĩndarĩ na kamũgũnda ndahetwo nĩ cũcũ kanini, karĩa nĩanjĩraga nĩme tũnyeni twakwa hau, na nĩgetha rĩrĩa matarĩ kuo nĩngũtũtua na ngakera nyeni ngarĩa na tuo ngima. Ũndũ ũyũ ndathiaga ngo ngetha thũmũ ngoka ngaita harĩa ndahetwo kamũgũnda kau, ngarĩmĩrĩra ngarĩmĩrĩra weega nga make sure maĩ nĩmarakinya hau, na wahanda nyenĩ ciakũ hau, ũthiaga ũgakora cĩrakũra na rĩti njega mũno cĩrakũra nyeni ciĩna ciĩna riri mwega na kuogũo ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno, na nĩndĩwendete mũno tondũ ũkĩrĩma ũguo gũtirĩ hĩndĩ ũgathiĩ ũgũre nyeni mũgũnda ũgũre nyeni thoko, kana ũgũre nyeni o kũrĩa kũngĩ ũrĩthiaga hau ũgatua kana ningĩ ciaĩngĩha ũgathiĩ ũkendia ũkona ũboco waku wa o mũthenya o mũthenya.

ĩ niĩ no ndirikane rĩta rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, warĩ mwambĩrĩrio wa mwaka mũhetũkũ na nĩ ndarĩmaga thũkũma na na cibinanji iria ngĩcirĩma nĩ ciendaga gũitĩrĩrio maĩ o hinda o i hinda o hwainĩ o hwainĩ tondũ hindĩ ĩyo kwarĩ na kwarĩ kĩ kĩmera kĩa riũa nĩ wathiaga ũgakora mbũra ndĩraũra mũno ũgathiĩ ũgakora riũa nĩ rĩo rĩrara mũno tondũ icinĩcirabatara tondũ nyeni ici nĩ cirabatara maĩ ũgathiĩ ũgakora nĩ ũragerera thĩna wa pump handũ wa harũtaga maĩ handũ harĩ na gĩthima ũga ma pump na baibũ nginya magakinya harĩa ũrenda nĩ getha ũgaĩtĩrĩria nyeni ciakũ, kũogũo ũndũ ũyũ nĩ ndĩwĩkĩte na nĩ mwega mũno tondũ nĩwonaga gũtũa nyeni ciakũ haha ũkona ciringi yakũ ũgaĩkara wĩ mũkenũ.

Eh no ndũte mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ nĩ tondũ nĩ ndĩũĩ nĩ nĩnjũĩ gwĩka ũndũ ũyũ na kĩndũ kĩa mbere ĩngĩka nĩgetha ndũte mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ nĩ kũmwĩra athiĩ ethe mbembe irĩa tũkũ handa, noke ndĩmwĩre athiĩ ethe thũmũ ũrĩa tũkũhũthĩra kũhanda mbembe ĩyo, tũcoke tũthiĩ handũ hena tĩri ũrĩa mũnorũ tũrĩme , ndĩmũonie ũrĩa mũndũ arĩmaga akenja marima, ũkaharĩria mũgũnda wakũ, ũgekĩra thũmũ ũkaũrũcania thũmũ na tĩri waũrũgũcania ũgeterera thikũ igĩrĩ ũkahanda wahanda mbembe ĩyo rĩrĩa gũtarĩ na mbũra nĩ ũrĩbidagwo ũgaĩtĩrĩria maĩ na nĩ ũrĩbataraga waĩtĩrĩria maĩ yakĩnya kĩwango kĩngĩ mbembe ĩyo nĩgũbatara kũrĩmĩrwo ya rĩmĩrwo nĩ gũo ĩkaneneha ĩgakinya kĩwango kĩrĩa tũrona ĩkinyĩte haha mbĩca inĩ ĩno kwoguo niĩ no ndũte mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa ng'ombe cia iria, na nĩ harĩ bata mũno kũrĩma ng'ombe cia iria gĩtũmi nĩ gĩkĩ, nĩ cikũgiragĩrĩria gũthiĩ kũgũra iria rĩa o mũthenya nĩ tondũ nĩũgũbatara kũruga cai, na gwĩka tũmaũndũ tũngĩ twa gwaku. Ũndũ ũyũ nĩũrĩ bata mũno tondũ warĩma waiga ng'ombe ĩno gwaku, yakinya kĩwango kĩngĩ no wĩcirie ng'ombe ĩyo ũmĩendie wone mbeca iria ũgũkĩhũthĩra gwĩka ũndũ ũngĩ, kana ũmĩthĩnje ũrĩe nyama. Tondũ nĩũthiaga ũgakora andũ angĩ ta Maathai mathĩnjaga ng'ombe, magathĩnjaga mbũri makarĩa. Nyama ĩyo makaiga ũkona nĩmarĩa wiki ĩmwe, wiki igĩrĩ. Ũguo, gwĩka ũndũ ũyũ no nginya ũgĩkorwo na umithio tondũ okorwo ndũkuona iria, kwĩna nyama, okorwo ti nyama nĩ ũkwendia thumu wa ng'ombe ĩyo. Okorwo ndũwendia thumu, ng'ombe ĩyo nĩũgũthĩnja ũmĩrĩe, kuoguo ũndũ ũyũ wĩ bata mũno na nĩ mwega mũno kũrĩma ng'ombe cia iria kana o ng'ombe o cio ciothe.

ĩ no ndarĩrie nĩ kĩ kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ tondũ nĩ ũrona ũyũ nĩ mũndũ ũnyĩtĩte nyanya thũkũ, kogwo nĩ kũonania mũndũ ũyũ arĩmaga nyanya gĩcigo kĩnene, na nĩ ũrathiĩ ũgakora ena nyanya ciĩ ho igũaga na cĩgathũka, nĩ tondũ wa ũhehũ ũrĩa ũkoragwo thĩ na nyanya ndĩendaga ũhehũ, nyanya yendaga handũ hena riũa wega nĩgetha ĩkagĩa na ũhoro wa gũkũra wega, ĩ thaka na ya kwendeka, kogwo haha nĩtũrona mũndũ ũyũ nĩaingĩrĩte mũgũnda wake, akarogota nyanya ĩrĩa ciothe ihana ta irĩ mbũthũ, nyanya ĩrĩa ĩhana ta ciĩ mbũthũ thĩiniĩ, nyanya ĩyo ndĩngĩrũha kana ĩrĩa ũgakora nĩ citũĩkĩre na cĩagũa thĩ cio cienyewe, hatarĩ mũndũ ũcĩtũire kana acihũtia, cĩgũaga cio cienyewe, ũgakora nĩ cia thũka thĩiniĩ na nyanya ĩyo ona ũngĩtũĩka nĩ ũkũmĩendia ndũngĩendia to nĩ thũku.

Ũrĩa niĩ ndĩreciria ndona ũyũ, ũndũ ũyũ, ndĩrecirĩa ũhoro wĩgiĩ indo iria cithũkangaga na ihenya cigĩtwarwo thoko, nĩcio nyeni, nĩcio hoho, nicio ndania, na icio ingĩ. Ĩndo icio cigĩtwarwo thoko nĩ ciĩkĩgwo kĩrĩti iria cibangagwo wega nĩ getha citigakorwo na ũhoro wa kũhihinyana tondũ ciahihinyana nĩ ithũkaga na ciatwarwo thoko cikaga mũgũri, kwoguo ũgakora watwara thoko nyanya thũku kana thũkũma thũku ndĩkuona mũgũri ũgakorwo wee wathiĩ hathara. Kũoguo ngĩona mbica ĩno nĩndĩreciria ũhoro wa urĩa indo icio cirĩmagwo cigatwarwo thoko, cikamenyererwo, cigathiĩ cikendio na ũrĩa wagũra agakorwo agũra kĩndũ kĩega, kĩndũ gĩthaka, kĩndũ gĩa kwendeka kĩndũ no etĩye nakĩo nĩagũra na auge atĩrĩ, ndagũra kĩndũ gĩthaka.

Ndona ũndũ ũyũ nĩ ndĩreciria ũrĩa thũkũma, hoho, karati, nyanya na indo irĩa ciothe itwaragwo thoko, cingĩgĩaa na ũhoro wa kũgitĩrwo na cĩkũagwo na kirĩti ĩmenyagĩrĩrwo mũno, tondũ nĩ ũthĩaga ũgakora okorwo nĩ karatĩ okorwo nĩ hoho okorwo nĩ thũkũma ici ĩbangagwo kirĩti-inĩ icio wega cia bangwo wega kĩrĩtĩ, igacoka ikaĩganĩrĩrwo ũndũ itegũthiĩ ikĩhihinyanaga ciatwarwo thoko, gĩtũmi nĩ gĩkĩ, nĩ tondũ wa twara thoko thũkũma ici ciĩhihinye itĩkũona mũgũri, nĩ tondũ cigũkorwo ci thũkũ. Nĩ ũthĩaga ũgakora, ta rĩũ ũngĩrora haha, to korwo aya nĩ andũ ici nĩ irĩa, nĩ to korwo gũkũ nĩ thoko ũgakora ici nĩ irĩa hihinyange no ũngĩrora thĩiniĩ wa kirĩti kũrĩ ona ingĩ icio ci thĩiniĩ wa kirĩti nĩ njega no cikwendio, no warora gũkũ thĩ ũkona atĩrĩrĩ kwĩna cio ĩ kwĩna cio thũkangũ na hihinyange ũkona rĩũ mũgũri ndangĩgũra indo ta icio.

Nĩ harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ gĩtũmi ũndũ ũyũ nĩ ũthũkagia rĩera, ũgakora mũndũ athondeka kĩara gĩake kana taka taka ciake handũ, wacithika nĩ cirigagĩrĩria kũnunga ũru. Nĩũthiaga ũgakora kũnunga kũu cianunga nĩciagucĩrĩria nyamũ nyingĩ mũno iria ciũkaga cikahagarania taka taka ici, ũgakora taka taka ũrĩa ũgũcitete tiguo cihana . Kwoguo we ũngĩtuĩka wate taka taka ciaku nĩgũthika urathika-rĩ, ũthiaga ũgakora wate taka taka icio, citikũnunga, nĩkũguma cikũguma cithũke hau thĩiniĩ, citikũnunga, citikũhagaranio, na ũgakora harĩa wacitee mbandũ nĩ hatheru. Kũoguo undũ ũyũ wĩ bata gũthika taka taka nĩ tondũ wacithika taka taka icio citigucagĩrĩria nyamũ ingĩ cigoka cikahagarania ũgakora cingĩnunga mũno nĩcirehaga mĩrimũ ĩngĩ ĩtarĩ mĩega.

Ũyũ nĩ ũtegĩ wa thamaki ũrĩa tũrona nĩ mũndũ anyĩtĩte netĩ ĩrĩa ĩngĩraga iria-inĩ ĩgathiĩ ĩgatega thamaki ,ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo rũrĩrĩ inĩ rwakwa nĩ tondũ nĩ ũthĩa ũgakora mũndũ nĩ etha dwano, kamũtĩ akoherera cindano harĩa kĩanda na egekĩra kamũnyama haũ ũgũo harĩa thamaki yarũma ĩ kũhũkwo nĩko kaũ na ĩgatũĩka nĩ ũhoro wa kũnyitwo. kũogũo ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno tondũ wanyĩta thamakĩ ĩyo no ũge ũgũthiĩ kũmĩendia na noũge nĩ ngũthiĩ kũmĩrĩa wathiĩ kũmĩendia nĩ ũkũona mbeca irĩa ũkũgũra kĩndũ kĩngĩ na cio wathiĩ kũga reke thamaki ĩno ndĩmĩrũge na ngima nĩũthĩaga ũgakora thamaki ĩ cama mũno na nĩ irio njega mũno cikĩrĩanĩrio na ngima na kindũ kirĩa kĩngĩ.

Maũndũ marĩa mangenagĩa ndĩraona haha wambere nĩ gũkũo nĩ bũtĩ, tũrona ici nĩ boti irĩa cingĩraga iria-inĩ ũgathiĩ ũgakũo nĩcio ũkaigũa wega na ndacoka ndarora haha ũgũ wega nĩ ndĩrona nĩndĩrona hena netĩ no ũkorwo netĩ ici nĩcio ĩhũthagĩrwo nĩ ategi a thamaki, makaĩngĩra na netĩ ici gũkũ maĩ inĩ magathiĩ magatega thamaki, matega thamaki thamaki ĩyo nĩ ũkũmĩrĩa wĩigũe wega ũgakora thamaki ĩyo nĩ yongerera mwĩlĩ hĩnya na ũkagĩa na ũhora wa kũigũa wega mũno ũkĩrĩa thamaki, rĩngĩ nĩ ũthiaga ũgakora andũ acio matega thamakĩ ĩyo thamakĩ icio no mathiĩ mendia no mathiĩ mendia makona mbeca irĩa mekũhũthĩra kũgũra kĩndũ kĩngĩ kana gũĩka ũndũ ũngĩ ,wega mũtũrĩre-inĩ wao.

Niĩ no ndarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbele haha gĩtũmi nĩ ndĩrona, ici nĩ boti kana tũtarũ tũrĩa tũhũtahagĩrwo gũtega thamaki, tũtarũ tũtũ tĩngĩraga gũkũ maĩ inĩ na mũtegĩ wathamakĩ ũngĩrora thĩinĩ nĩ ũrona kwĩna netĩ ĩrĩa may be atĩgĩre haũ na ũgakora aĩngĩra kũu ĩrĩa inĩ nĩ athĩaga agatega thamaki, atega thamakĩ ingĩ akaũga nĩ akũrũga ingĩ akaũga nĩ akwendia kũogũon ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno na nĩwĩkagwo mũno mũno mũno na ũthĩaga ũgakora wekwo andũ aĩngĩ nĩ mara improve mĩtũrĩre yao kũlingana na ũrĩa mararũta nĩ tondũ we wathiĩ watega thamakĩ yako haũ ũkoya ũkamĩendĩa ũkagĩa ciringi yakũ ũkagĩa mbeca yakũ ũgaĩkĩa mũhũko kana ũgeka ũndũ o wothe ũrĩa ũngĩgũkenĩa.

Ũndũ ũyũ, ndwĩkagwo mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ,nĩ tondũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rũtitegaga thamaki mũno, kĩrĩa mekaga nĩ gũtega mategaga thamakĩ rũĩ-inĩ na ndwano, nĩ ũthĩaga ũgakora nĩ kamũtĩ karaihũ gagekĩrwo kamũkanda harĩa kĩanda na cĩndano harĩa thĩ, nĩgetha gagaĩkio rũĩ-inĩ gagatega thamakĩ ĩmwe ĩmwe, no nĩ ũthĩaga ũgakora eeh kabĩra-inĩ ta njaruo ũguo nĩmekaga ũndũ ũyũ mũno, magatega thamakĩ irĩa nyingĩ nĩ tondũ nĩmategaga thamakĩ na netĩ. Magatega tũu tũnini magoka magatwanĩka, manĩka tũothe tũkoma na magagĩkorwo no ũhoro wa kũendĩa mĩkawa inĩ ĩno mĩnene mĩnene tondũ tũthamakĩ tũtũ tũnini twĩtagwo omena, nĩ tũthamaki tũrĩagwo mũno, nĩ ũthiaga ũgakora twĩcama mũno, kogwo ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa na rũrĩrĩ-inĩ rũrĩa rũngĩ rũothe mangĩkorwa magĩka ũndũ ta ũyũ.

Ũyũ ũndũ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa gĩtũmi nĩ ũteithagia mũno rĩrĩa ngũkũ cianyitwo nĩ mũrimũ wa kĩhuruto. Kũrĩ mũrimũ ũyũ wĩtagwo wa kĩhuruto wĩho ngũkũ cikuaga ciothe. Ũgũthiĩ okorwo uma na ngũkũ mĩrongo ĩtano kana ngũkũ igana rĩmwe, wakoma hwainĩ rũciinĩ ũgĩũkĩra ũgakora ngũkũ ciaku cikuĩte ciothe nĩ tondũ wa mũrimũ ũcio wa kĩhuruto. Nĩtũrona haha mbica-inĩ gĩkĩ nĩ gĩcogoo kĩnyitĩtwo nĩ mũndũ gĩkĩheo ndawa ya mũrimũ ũcio wa kĩhuruto nĩ getha tokorwo nĩ maiguĩte ĩria icio hena mũrimũ ũcio wa kĩhuruto na nĩ ũroraga ngũkũ. Kũoguo mũndũ kũrigĩrĩria ngũkũ ciaku gũkua, mũndũ nĩaheaga ngũkũ ciake ndawa.

Ĩĩ niĩ no ndarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ nambere haha gĩtũmi nĩndĩrona, ũyũ nĩ mũrĩmi wa ngũkũ cia kĩenyenji, harĩa nĩtũrona ici nĩ ngũkũ makĩria ma igana rĩmwe, na mũrĩmi ũyũ nĩageretie mũno nĩtondũ nĩndĩrona arĩmĩte jogoo na mĩera, kũu nĩkuonania ici nĩ ngũkũ cia kĩenyenji na nĩ njega mũno, kuoguo ũyũ ũrĩmi wa kĩenyenji nĩũteithagia mũrĩmi na njĩra nyingĩ mũno tondũ nĩũthiaga ũgakora mũrĩmi ũyũ nĩarĩma ngkũ ici, nĩciramũhe matumbĩ, nĩarendia na ũgakora enda kũrĩa ngũkũ ararĩra o hau, akoya ĩmwe, akoya gĩcogoo kĩmwe agathĩnja, akoya mwera ũmwe agathĩnja, na ũgakora mũtũrĩre wake nĩwaikara wega akĩrĩma ngũkũ ici na gũtirĩ hĩndĩ akaga kĩndũ arenda, tondũ akorwo ngũkũ icio nĩekũnyita ĩmwe endie, akanyita ĩngĩ endie, ũkona nĩona ciringi yake hau gatagatĩ.

Nĩ harĩ bata mũno gũĩka ũndũ ũyũ gĩtũmĩ nĩ ũkoraga ũguĩka ũndũ ũyũ kwĩ njũi ciakũ nĩ cigiragĩrĩria , gũkũa nĩ ũndũ njũi cĩakomanĩra mũno nĩ ikũaga, na njũi nĩ ciũragagwo nĩ kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo heho. Heho nĩ yũragaga njũi tondũ nĩ ũthĩaga ũgakora njũi nĩ ya rwara na ya rwara ĩgakũa, kũogũo ũndũ ũyũ nĩmwega mũno, na nĩ ũrĩ bata mũno harĩ mũndũ o wothe ũrarera ngũkũ cĩa kĩenyenji, na he mũndũ o wothe ũrare ngũkũ to cĩa kĩenyenji ona cĩa nyama, cia matũmbĩ, o ngũkũ o ciothe mũndũ ararera nĩ harĩ bata mũno kũrora kana ngũkũ cĩakũ cĩina heho kana ũrũgarĩ, cĩgakorwo ci haũ gatagatĩ tĩ heho na tĩ rũgarĩ ũgakora ngũkũ ĩyo yakũ yakũra wega ĩtarĩ na thĩna o wothe, na o korwo nĩ ya matũmbĩ ĩgakũhe matũmgĩ wega o korwo nĩ ya nyama ũgakora nĩya neneha na wamĩendĩa mbeca nyingĩ, o korwo nĩ yakĩenyenjĩ ũgakũhe matũmbĩ wega na ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno.

Eeh kĩũndũ gĩkĩ gĩtĩonekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, no nĩndĩkĩhũthĩraga tondũ nĩtũtegaga thamakĩ ona ithũĩ nĩ ũthiaga ũgakora njĩra ĩrĩa tũratega thamaki nĩ ti temwe na ya aya, kogwo ĩthũĩ tũtegaga thamaki na ndwano na rũrigĩ na kamũtĩ, ũkaohanĩrĩria ciothe ũgaikia hau hau ndwano-inĩ ũgathecithia, okorwo nĩ kamũnyongoro ũgathecithia haũ ũgaikia. Thamaki yarũma kamũnyongoro kaũ ĩkarũmanĩria hamwe na ndwano kogwo ĩkanyitwo nĩ ndwano, yanyitwo nĩ ndwano, ĩ kambia rĩũ kũra, yora ũkona rũrigi rwakũ rũkĩgũthagũtha ũkamenya nĩwanyitia kĩndũ, ũgacomora, warũta ũgakora nĩwanyĩta thamaki, kogwo ũndũ ũyũ tũtĩhũthĩraga netĩ ũthũĩ, no tũtegaga thamaki na njĩra ĩngĩ te ĩyo nderethera hau.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ ũkoraga andũ aĩngĩ arĩa mekaga ũyũ, makaga kiugũ kĩa ngũkũ ta inya cia thiĩ mũno ciĩte ngũkũ ĩkũmi, irĩa nĩ cio mũrĩmi arĩmaga na arĩma agakorwo ena ngũkũ ico nĩciramũhe matũmbĩ ta mana ta ĩkũmi kũringana na ngũkũ irĩa cirarekia ci kiugũ gĩake. Kogũo ũndũ ũyũ tũge wĩkagwo na njĩra ya ũnini tondũ nĩ ũthiaga ũgakora mũrĩmi ena ngũkũ ta nini, ciathiĩ mũno mũno ciĩte ngũkũ twendi na ngũkũ icio nĩũkoraga ciheagwo irio kĩroko na hwainĩ, no tarĩũ ũguo tũrona haha, nĩ ũkora andũ ta aya nginya nĩ mandĩkaga andũ a kũhe ngũkũ icio gĩa kũrĩa na andũ a kũrogota matũmbĩ, ũgakora mũndũ andĩkwo wĩra wake no kũrogota matũmbĩ, ũcio ũngĩ wĩra wake nĩgũcihe ĩrio, ũcio ũngĩ wĩra wake nĩgũcihe maĩ na maũndũ ta macio, ũcio ũngĩ wĩra wake nĩgũcirora. No rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ ũkoraga andũ mararĩma ngũkũ nini nginya wenda ĩmwe no gũthĩnja haũ.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, ota ũũ tũrana haha mbica-inĩ ĩno nĩ ũthiaga ũgakora ngũkũ nĩ ĩrenda gũkũrĩkia ya matũmbi nĩ ĩrenda gũtũrĩkia ya yenda gũtũrĩkia ĩgagĩrwo matũmbi handũ ĩ ika, harĩa ĩrĩthiaga ĩkaraga haũ thiku twendi wanu, nĩgetha ĩtũrĩkie matũmbi macio nĩ ũthiaga ũgakora ĩratũrĩkia o korwo ũmĩigĩire matũmbi ĩkũmi ĩgatũrĩkia ta manana merĩ magathũka, okorwo ũmĩigĩire ta fifteen ĩgatũrĩkia ta thirteen merĩ magathũka, nĩngĩ nĩ ũthiaga ũgakora hena ngũkũ icio ĩtũrĩkagia mothe, ũgakora ndĩ na te ĩtũmbĩ o na rĩmwe, kogwo ngũkũ ĩyo ũgakora yatũrĩkia matũmbi macio mothe na egakorwo ĩna tũcui tũu tũothe, kogwo ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, na ũgũo nĩguo wĩkagwo.

Nĩ harĩ bata mũno gũĩka ũndũ ũyũ nĩ tondũ nĩũkoraga kũrĩ mũndũ ũrĩa areka ũndũ ũyũ, ndagathiĩ kũgũra matũmbi kogũo arĩoyaga itũmbĩ rĩake haha akarũga akarĩa nĩ ũthiaga ũgakora mũndũ ũngĩ ũrĩa areka ũndũ ũyũ na njĩra nene, nĩ athiaga akarogota matũmbi maiingĩ marĩa ona no oe atware thoko akendie, kũogũo ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno ningĩ ona ũgĩka ũndũ ũyũ nĩũthiaga ũgakora nĩũrenda kũrĩa ngũkũ okaya ĩmwe ũgathĩnja ũkarĩa ũkaĩgũa mwĩlĩ wakũ nĩ woka wega ũgũo ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno na nĩ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa .

Ici nĩ ĩrio mũthemba wa mũcere iria, nĩ, no ĩharĩrio na njĩra ĩmwe hũthũ mũno ũgakora mũndũ ũkoya thabũria ũkaĩgĩrĩra riko ũgekĩra tũmagũta ũgacoka ũgekĩra maĩ ,wekĩra maĩ ũgeterera maĩ macio matherũke ũkarora maĩ macio cũmbĩ warora cũmbĩ nĩ ho rĩũ ũthĩaga ũkoya mũcere wakũ ũkaũthambĩa waũthambia ũgacoka ũgakerũra maĩ macĩo magĩko marĩa watha mbĩa mũcere ũcĩo nagũo, wakerũra maĩ mũndũ acokaga ũkoya mũcere ũcĩo ũgaĩtĩrĩra he maĩ marĩtherũka marĩa ũkũĩgĩire riko na ũgakũnĩka mũcere wakũ ũkaũhe ndagĩka kũma ĩkũmĩ na ĩthano nginya gĩbao mecere wakũ ũgakora nĩ mũhĩũ na wĩ ready kũrĩa.